Ore nchoi naa keret oleng ramata enchan amu ore peaku kesha enchan neaku keyau nkariak nena tokitin tenepuo iltunganak aisaidia ate tentim netum naa shida iltunganak, niaku ore tenesheti inchoi toonkangitie naa keret oleng metaa meitoki iltunganak apuo atum ilajingak nemitoki aponu ajing ndaiki naya iltunganak , neku keret nchoi oleng .

Ekeneere pii ataa emayai enoo nietaa elpaan, nietaa enkimaa nietaa elkijikoo. Naaku ore pii eiyataa nenaa ntokitin unii nipiik ninuuk naa nkumaa enoo anaa meinuaai aitibiraki neiteleki lpaan linoo nkumaa nipaal aishoo meeikunaiyu airewuaju. Kore pee iim lpaaan nkimaa nidaany ana maayai. Kore piidaany ana maayai nidanyaaki ele paan ereuwa oleng baas nipaal taa aishoo meteyarai meteoo mbaata naboo kore pee eoo mbaata naboo niintooki aipelekeny akinyii meoo aitokii enia mbaata, baas kore taa pataa eyaata lpaan linoo nieta lkijiko niwuenake enyee aibelekinye akinyii niitibiir maayai metaa keraa ndaapash nijoo keiyeu aaku doo shaapati . Naaku kore eiyataa maayai nieta nkumaa nieta lpaan nietaa lkijiiko naa idiim ateyaara ntooki naijoo ana natii ana picha.

Inyia ena too nkuitoi are, ore enkuitoi ekwe ndim atuturo olchamba lino, niun iviazini, niun irnyanya niun rkituunguuni, niun daniya, niun ena nikiidoolta asparagas, niun abaiki irhoho ore piiun pookin arashu ilo ebaiki sokoni nilo ainyang'u abaiki nena tokitin pookin ainyang'u irnyanya oonkitunguu ninyang'u asparagas. ore taaninko naa ipik irpaan lino nkurma ashuu moti ino nipik nkiti ilata mirowuaja, nikij nikij nimikij ake katitin are iviazini nigwet metadapashita, ore irnyanya nigwet nintayu ina kila yooriong', nimbelekeny ninche eyiara rkuti dakikani, nincho metiyiarata basi nintayu taa anya. naa kesupati oleng amu kesham sesen lo ltung'ani.

Kera ena baye ene tipat ooleng' te emurua aang'. Amu ore ene kwe kenare pee ore entomononi, neitanak, neisho enkerrai enye olkinametaa ebaiki neitanak ilapaitin ile. Neitoki ake aitanak enkerai enye olkina meiputaki olari asi. Ina kata taa metiu ana pore pee enya nkerai enye endaa, neitoki anak olkina lenye le ng'otonye. Amu, kore kore faida naisho olkina le ng'otonye enkerai, keisho metubulu te biotisho , nesupatu osesen lenye, neitoki osesen lenye aaku metum imoyiaritin neitoki aitoki eata enkerai afya, neitoki enkerai aaku keisupat osesen neaku keaku enkerai keisupat osesen neisupat embulunye enye tenenak olkina le ng'otonye aitobiraki. Amu ore kule olkina naa keata ninche faida oleng', naa keata ninche biotisho sapuk oleng' , neisho enkerai sesen sapuk oleng' neisho enkerrai biotisho, nemetum enkerai imoyiaritin, nebulu enkerai te embulunye supat, naa keisupat oleng', naa kenare neramat ng'otonye pee enya endaa oleng' aitobiraki endaa supat, peetum atutumo kule naatum aitanak enkerai enye

Ore taa nagira aasa tene naa iltungani oremito isumi enye naa kelio enakiteng enye ajo enoto apa enyamalo tesesen lenye niaku kegira na ilopeny aremito ilchani loishiunyie nisho aitoki inkufu amu kelio ajo kemena osesen lenye oleng na mara mme nkujit etala amu kenyor wueji netii , kelio ajo moyian etutumo tosesen lenye naa keremnaa ilopeny aitobir enakiteng enye neitoki naa sesen atoki asupatu.

Kisupat oleng teneitengeni iltunganak nitoti meetu meteri olchani Lena moyian naji cholera ore cholera naa emoyian nayau enkare nayau enkare Torono enkare chafu naa ore Ina moyian pee etum oltungani neyaki ngiriata naa kenyamalu oltungani oleng tosesen naa keyaa iltunganak ole mebaki neeku ore naa serikali naa keyasiata esia e tipat oleng te miraa ang amu kelikito iltunganak metupuku tenkumoi aapuku iltunganak kituaak onkera metaremi olchani Lena moyian naji cholera amu etaa naa keetae Ina outbreak inamoyian naji cholera amu emoyian Ina torono nayau enkare Torono naa keya iltunganak oleng keya iltunganak tenkumoi naa kitasiooyo aya na ore pee eremi oltungani Ilo Shani linamoyian naji cholera aiboyo naa mitoki naa iltunganak aanyamalu nimitoki ayaa iltuganak oleng naa kisupat oleng tenepuku iltunganak metaremi naa kaishoru serikali ilkieek metaremi iltunganak te pesho neeku keeasitae oleng ele kazi temurua namanya.

Wore apake enasiai naa emaleria kisapuk oleng tenkop ang. Amu wore enkop ang naa enkop nairowua enkop natii enkare enaa naa ketii enkojangani naa wore enaa ojongani keyau emoyian naji maleria naa wore naa tena pisha nikodolita tene, enkipimata ena moyian naji maleria niaku ketii taadoi ebaki enkop ang atii sipitalini niaku keyou naa neponu iltunganak meipimi metaa wore oltungani oota inamoyian ee maleria neishori oldawai amu kera enamoyian torono, nayau enatoki naji enkojangani naa kiar iltunganak niar inkera kuninik, niaku wore pee ipimi oltungani neji keeta inamoyian neishori oldawai, naa wore lemeeta neishori neeti ,metaa wore kemanya ,keper oltungani enkaji natii enet netii oldawai ina net metaa meimu enkojangani. Niaku ketii taa enkop enaa kipimata ina moyian naji maleria nayau enkojangani naa kebore enkop ang enkare enkop naa enkop nairowua netii inkariak naadua niaku ketii enkojangani nayau maleria oleng niaku inaa peejokini iltunganak etupiku pee epimi intaye neishori intaye eretoto sapuk neingua naa ele turur lee serikali naa pee mitoki iltunganak atum ena moyian emaleria.

Kepuo engarrin le esirua lekiema eidikidiko ingarrin naa alang tenepo amu Kesidai oleng enchorota nachor ngotenye nkerai amu kore naa nkerai keyeu, kore sesen le nkerai kenana naa kekumok nyamaliritin naatum. Kore taa iltikana otiuaa ilmaasae otiuwaa ilo tokitin oojing looshori ,oojing nkejek nejing nkaik, nejing' sunta, naaku kore ngotonye nenare pootum atoshora nkerai enye ,atoshora nkaik, atoshora nkejek, neshor nkoriong ,neshor ndapi oonkejek, weji pooki, neel akinyi, kore peel newen achor, achor, achor sesen pooki, naa kesupat naa nkerai osesen, meitoki atum nenai moyaritin, meitoki atum lelo kutiti iltikana, meitoki atum lelo kutiti ooshori, naa inakata naa esupatu nkerai osesen, naaku kesupat oleng teneshor ngotenye nkerai awen ale ashorchor ewen era kinyi, naaku kore abaki echor ngotenye naa kejingaro ninye o kerai enye . Kore ina nachor nkera enye naa kesham nkerai amu kore sesen le nkerai keyeu ninye neitaasi neitomoki nchorota ake iyie amu keewen naa enana, naa inyakata egolu loik nesupatu.